Kobwotutiet ne otindoi konamge ak rabishek che kiwegu yon kebesen rabishek, ko abwotyini ole yoche yon kebeberta neiwektoi en rabisiek che kigebesen komatkoet mising. Niton ko sikoker kole maumisaan anan maiketaen chito ne kigebesen rabishek tugul kot ko mong'et che boisien inendet. So kebeberta komonyolu koet agonyolu kosibge ak kebeberta nekiseten Central Bank of Kenya koboisien choton benkishek ak SACCOishek ak alak tugul che besendo rabishek niton kogere kole korip ichek che beseni rabishek asimaki exploiten biik che besendo rabishek. Eiy kounoto monyolu kowo kebeberta mising.

Lokowiek chepo let koporu kole walet ap koret ing ngaleka ap mbaronik ak kolset tos ne nemu keyai sikotaret kapatik ing ngalek ap ropta? En iman kowalkse itondab emet agowolokse ngalekab mbarenik ak kolset. Kosibge ak niton konan komoityin temik ropta kou keny olikinye. So ko kiit nenyolu keyai en ng'alek ab ropta sikotoret kobotik ko kimuche ketoret kobotik koboisien icheget ngalekab irrigation anan i che kirekin beek mbarenikwak. Niton ii kokere kole kang'et temik komatekemeanen kityo ropta, lakini nyoru kora beek che kogibirchi icheget koba mbarenik kwak. Kiy age nenyolu keyai kora ko yoche kemin ketik che chang en emet asikerib itondab emet, niton kowendi komobete ropta en emet.

Tos iyai nee yon iyutien PIN nebo benkit ab simoit? Kit ne ayae yon kautyen PIN nebo bengit ab simoit ko netai ayome korong abwat, abakaktoi korong ak abur korong en taban ayom abwat, ye sindanan abwat komiten ortinwek che imuche iboisien chito asikibwutun PIN iteben customer care so koniton iwendi ichile en simoit imwochi customer care ilenchi keutyen PIN komuche koarorun inendet ole imuche inyorunen PIN neng'unget, kou kora agotebenin mara kotebenin nambaing'ung nebo kipandet anan ko transaction nebo mwisho ne kiiyoe en simoit ko ye mwochi choton, konoi iman kole eiyy inye iman neiboishen ago imuche kobwatun PIN.

Nee ng'oiwek chenyoru temik en mengisosiek chemosirotin? Temik che menye mengisosiek chemosirotin konyoru ng'oiywek che chang mising, konetai ko temichuto ndoyon komoche kobokoboishen mbarenik choton che menye en benkishek koik collateral asikosomen rabishek ii, koyeshechin benkishek icheget amun mosirotin meng'isoshek chechwak. Nebo oeng ko kimuche kiwon icheget en meng'isosiek ichoton en kasarta age tugul, ngo kowone serkalit anan kobiik alak che kibo mbaranoto, ana kochito age tugul kityo amun ingen kole mosirotin meng'isosiek choton. Nebo somok ko uiy en temik chemenye yoton koyai maendeleo chebo maana kou uiy kotech chito korik che permanent en yoton amun mosirotin so komongen kotko wendi komenye yoton en kasarta netyan komakiwon.

Tos boisiet nee neyoe kotab bukusiek en somanet ak muswoknotet? Kotab bukushek en somanet ak muswokanetet koyae kasit neo kotoret koganapta somanet en ortinwek cheu chu: Imuche ichek kochop bukushek choton chechwaget en softcopy anan en oret nekimuch ekenyorchi en soet. Niton ko kagoboishen muswoknatet ab kasari ole imuch kipsomaninik konyor kosoman bukushek choton chechwaget kogochut icheget soet ne malazima koba koal icheget bukuit noton ne hardcopy so kotab bukushek kiit neyoe kowale anan chobe kitabusiek anan bukuishek choton chechwaket che chang kogimuch kenyorchi ge ak kisomonchige en online

Sikto on temik chemengech toretetab ng'otutik chebo kesisiekab mbarenik yon mi tiyet? Temik che mengechen olon mi tiyet komoe ko uiy en icheget konyor toretetab ng'atutik chebo kesishekwak amun i abakora ko toretonito komiten olyet ne yoche kolipan temik asikonyor kou ngele koba taonishek che eechen asikoba kortinishek asikonyor toretet. So ko abakora ko temik che mengechen ko tore kesishekwak kogotuiyoboisiek chemenye yoton i anan ko kandoik ab kokwet agomuch kotatuan kesishek choton anan ye monon koboisien kipagengeshek chechwaget che kigoyumnge temik che mengechen kou cooperative societies asikonor toretet en yoton.

Nee kewelutik chenyoru temik chemengechen mbarenikwak yon borchingei konyor mbarenikwak? Temik che mengechen ko nyoru kewelutik che chang en mbarenikwak yon borchinge konyor mbarenikwak niton ko amun kosibge ak noton mengechen ichek, so ko mbarenik choton che borchinge konyor koimuch kora komengechen, aiyah ak kiit age kogeny, koimuch ko temik chuton komotinye ngubut neo en rabishek, motinye rabishek che chang asikomuch koik rahisi ole nyorundo mbarenikwak. So kobune kewelutik kotienge mengechen mbarenik che cheng'e ago imuch komatinye rabinik che chang ak kora komatanyoru, mokichob toretet noton iney netokinge biik che tinye mbarenik che mengechen inyoru ko rahisi mising en mokorek che tinye mbarenik che eechen konyorchige mbarenik alak kosir temik che tinye mbarenik che mengechen.

Tos nee tuguk che isubi yon itile agobo tenure anan ko rabisiek chebo account nebo fixed diposit? Tuguk che isubi yon itile agobo tenure anan rabishek chebo account nebo fixed deposit ko igere kole tyan rabishek che itinye che imuche ikonor en kasarta neten kole ameboishen, amun rabishek che kindo account nebo fixed deposit ko mecheru aya ago yoche kochotonchoton che indoi en kila arawa anan en kasarta nekile. So ko kiit nenyolu isib kot misng ko kamugeng'ung nebo rabishek ak iger kole ng'awny tos imokiige rabishek choton en kasaraton anan mewendi imokinige? So ko chondon tuguk che kisubi.

En savings account ak fixed deposit account, oinon ne igere kotinye keljinet en chitab mung'aret ako amunee? En anee ko ogere ko fixed deposit account netinye kelchinet neo en chitab mung'aret. Niton koamun chitab mung'aret koingenchin ge kole nyoru rabishek che tyan kole en kasarta ainon, anan nyoru faida che tyan en ksarta ainon. So komuche kong'ete chemung'arindonotto ko en faiida choton che nyoru ngele kila arawa koik choton , amount noto nebo fixed deposit so ngonyor faida ichoton en kila arawa kobokonde fixed deposit account inikanyinet niton kotoreti asimaam chemung'araindet faida che kobitu en mung'aret amun tor kabit faida koib konde fixed deposit account yeyai kounito chemung'aroindet ko en kasarta nemoten anan nemtyan komuche konyor inendet kelchinet neo mising.

Ko i chito ne yae mung'aret, tos ibestosi account nebo mung'aret ak nebo magutiguk ii? Amune? Eiy ko a chito ne oyoe mung'aret abestosi account noton nebo mung'aret ak nebo magutikyuk. Niton ko amun manyolu ko en anee chito ne aye mungaret ayomdosi rabishek choton chebo mung'aret ak chebo magutikyuk. Yoche ko ater anendet ko chito ak koter mung'arenyun. So yon ayoe kasit nenyunet ane ane koyoche aboishen rabishek che chechuget ane amachebo mung'aret ko yon amiten en mung'aret, aboishen kora rabishek choton chebo mung'aret i,, machechuget ane. NIton i, kotoreti sinai komye ile yoito ano mung'aret angot inyoru faida anan menyoru ago niton kora kotoretin asikobit komeam rabishek ab mung'aret anan sikobit ko magityo.

Tos nee tuguuk che igere yon icheng'e benkit ne konoren rabisiek? Yon acheng'e benkit ne akonoren rabishek ko chang tuguk che ogere, netai ogere korong ole achon bengishek che amuche anyor en nyumnyumindo en ole omi? Yaani bengishek chemiten anan che tinye mornook en yoton ole ami? Niton ko sikoboswon banda ne owendi benki so ko netai nono. Nebo oeng agere kora oleyoitoi kasit benginoto. Angotko bengit ne ripe rabishek ab biikywak anan memberishek kywak anan moripe rabishekwak? Amun omoche asikoribok rabishekyuk. Nebo somok ogere kora ole bengit ne konon nyumnyumindo yon oyoe boisiet kou bengit netinye ng'alek ab mobile banking asikotoreton yonkomoche anyor rabishek kyuk en oret ne nyumnyum. Kit age kora amuchi ogere tuguk alak anan faida che imuch anyor inayat account en bengit koteb kole anan en bengit koteb kole. So ko tuguk chondon che ogere yon ayote account nebo konoret ab rabishek en bengit age tugul.

Tos ne magutik che kimokinge siyat account en koriik che kikonoren rabisiek. Asiyat account en koriik che kigonoren rabishek ko mitugun che kemokinge kotienge kole kot oinon notet ne kekonoren rabishek ne kebeyaten. Ko netai kemoche nambaing'ung nebo kipandet nebo Kenya angot ii chitab Kenya, angot ko mebo Kenya ko passport neng'ung'et, nebo oeng, kemoche KRA PIN anan ko nambait noton nebo Kenya Rvenue Authority nebo somok, kemoche nambaing'ung nebo simoit, niton kosikiuch ong'alalchine ak bengit noton anan ko imoche iboisien mobile banking age kora nebo angwan nekimuche kemoche, ko sait age kemoche email account ko niton ko sikoyokunenin bengit kiy age tugul ne kotinye komoche komwa, so ko chondon magutik che kemokinge asiyat chito account en korik che kigonoren rabishek.

Tos iyoni koriik che kikonoren rabisiek che negit en inye ak rabisieguk? Amunee? Eiy oyoni korik che kigonren rabishek che negit en ane ak rabisiekyuk, korichuton ko abakora ko benkishek, niton asi ayan ko amun kinoyoten konorwet yuton ko kiran ayan bengishek chuton ole kororon nebo oeng ko amun en benkishek che negiten ak anee ko momiten ne kigochoren bikwak rabishek . Ak nebo oeng ko korik chuton komanageni anan isubi ng'atutik choton chebo CENTRAL BANK OF KENYA asikoger kole koribok rabishek ab membaekwak. So ko noton ne yoon ayan ak kiit age kora neyoen ayan ko tomo ogose chi ne kobet rabishekwak en korichuto.

Ortinwek che aboishen asianyor rabishek che tesotin asioityi magutik ko netai ko en kasit age tugul ne oyoe oyome oger ole konyor rabishek choto chemi barak kot mising, che amuche oityi. Ko niton agere ole tor konyoru rabishek chuton chemiten barak ko amuche oityi magutik che amoche. Kiit age ko amuche ates kasishek che oyoe asianyor rabishek che chang kobun komoswek che chang. Kiit age ko mowechocwechi rabishek, yoche arib rabishek asikomuch aityi magutik choton che amache. Kiit kora age ne aboisien asianyor rabishek che tesotin ko amuche onde mung'aret rabishek chuto. Ngele kotinye rabishek che komiten uyan amuche ayaen mung'aret asikowekwon kelchin, ye wekwon kelchin inito komuche kotor ko kagotesak rabishek che anyoru.

Arorwan ole kiikaste kin iboisien benki anan ko konoretab keboisien simoit? Tos itienge en kasarwek che tyana ako en kabilosiek achon che bo boisietab rabisiek? Kin aboisien netai konorwet ab benki ko kiochute achigili abakora chechang ole ata balance che otinye en account yaani uwon kiamoche oger ole ng'wan tagomi rabishek choton anan kagoba noton kiit kinoboisien benki en konorwet netai. Kin aboisien simoit kora netai, ko mbore konde rabishek i, acheckeni kora balance ole ata rabishek che miten ak tor saishek alak anan ingele kaal kiy ogere kora ole ng'wany ata balance che kong'et ak a mainasen. Oger iman ole aga choton, choton iman momi rabishek alak chekaba. So atienge en kasarwek che chang sanasana ko konorwet ne aboisien simoit sanasana ko neu ngele neu M-Pesa. Ko noton ne otienge en kasarwek che chang amun ingowendi ole amoche awo oliponen choton chebo transport anan oole kiy age tugul ne komoche aal aalen en yuton en simoit so atienge iney en kasarwek choton che chang.

En kasartab covid-19 anan kutiet ab taman ak sogol ko ole kiamuche oityi magutikyuk chebo rabishek en kasaratok ii ko kigotou mung'aret ab baetab ngokenik. Kigabai ngokenik che logu en kasaraton ngamun kiomiten gaa. So kinabai ngokenichu, koechekitun ak yeityo kobek arawek angwanu konam kolok maainik. Anam aalde anyun maainichuton, oldechi biikab kokwet ak en tugosiek ak en biik kora chemoche kogeny asikonyor arek. Ko nito kot mising nekitoreton anyor rabishek en kasaraton amun i, oh kichutege kora amun kyomiten gaa, momi ole awendi ago kasinito ko kioyoe kora en gaa ole mokituitosi ak biik che chang so komomiten ngalek chon kebore kinomdoi ge. Niton kasit ne kikayai en kasaraton bo covid-19 asianyor rabishek. Ki mung'aret nekara kot mising, among'u ole tooyoe kora besyo.

Kokwoutik che isubi yon iliponi rabishek ab karit iboishen M-Pesa pochi la biashara netai icheru simoing'ung ak iwe komosta noton, ngokeboishen app iwe app anan ngo keboishen tool kit iwe yoton olebo M-Pesa ak inimiten M-Pesa iwe komosta noton nebo Lipa na M-Pesa ngobore keriit komosta nebo lipa na M-Pesa ichil kora ilewen komostab pochi la biashara ak en yoton inde nambait ab chito ne kiliponchin rabishek choton chebo karit. Ngobore koinde, ind ekole siling ata ch eimoche iliponji, inde choto che koyochin siwe ole kemoche iwe mbore koinde, kolenchin iyan ile imoche ilipan rabishek che ten kole koba nambait nekile. Ye keriker kole miten komie choton, nambait ak rabishek iyonji ilenchi eiy ak ne isubi inde nambaing'ung noton nebo siri anan M-Pesa PIN ye koinde nambainito, komuche kolipanak rabishek choton ak koba ak kowegun kora message M-Pesa nemwoun kole karilipan rabishek choton.

Tuguk che kiole en betut age tugul en ole abunu ak amunee ko tuguk choton che kyole kot mising ko amitwogik. Aha! niton ko amun yoche koamis biik en kila so tuguk choton che kiole en abakora ko amitwogik, ak kiit age kora nekiole ko tuguk choton chebo mbar chebo minset kou temik koale katoltoleiywek ak koale minutik asi kobakomin ichek en mbar ak katoltoleiywek chuto. Kit age kora ne kiole ko kerichek choton che piten mbarenikwak, anan chebiten minutikwak en mbar asikobois komie ak koale kora kerichek chebo tuga anan chebo kiyagik kwak. Kiit kora age neole kora ko ngele kou chumbik chebo kiyagik kwak ko choton kot mising tuguk che keole en betut age tugul en ole abunu. Amune ko amun temik biik soiti en ole amiten.

Iman kole toretoshek ab M-Pesa konootin kosir chebp Airtel Money. Nitpn ko amun M-Pesa anan M-Pesa ko anan lainit noton nebo Safaricom ii kotinye biik che chang en emoni bo Kenya kinetai kosib keyat ago kiinam konyor biik che chang lainishek choton chechwak chubo Safaricom, ak en yoton konyorchige M-Pesa. Kiit age kora koamun tinye network Safaricom en oldo tugul karibu oldo tugul en Kenya ko niton ii konyumnyume amun melelen chito kobetun network memuche iboisien. So ko kiit noton kigasib konam Safaricom konyor kastomaeek che chang ak nebo oeng kotinye network Safaricom en oldo tugul ak nebo somok kora ko isib inyoru chito toretet iniboishen Safaricom amun tinye customer care nenywanet nekaran. Kiit neimuche koyai Airtel asikonyor biik che chang i, ko netai koyoche kotes network nenywanet konyor network en oldo tugul sikomuch konyor koboishen biik services choton chechwaget ak so kiit noton ne korom kot mising, kotes network nenywanet kokaranit komie.

Konoretab rabisiek kobun muswagnatet kokikonyumnyum konoret ak boisietab rabisiek en ng'wony komugul, tos kinyorundo ano kayanet kobun biikab kenya? Iman kele konoret ab rabishek kobun muswaknatet ko kigonyumnyum konoret ak bosietab rabishek en biik che chang. Ole kinyorundo kayanet kobun biikab Kenya, ko amun biikab Kenya ko nootin ko icheget ko che chome ng'alechu bo muswaknatet ab kasari. Inyoru icheget kotinye biik che chang simoishek ko kiit netai noto nekigokomuch koboishen icheget. Ak kiit age kora ko biik che chnag en Kenya ko biik che mengechen ago bichu mengechen ko icheget komoche kiy age tugul ne nyumnyum. Ko amun konoret noton nebo rabishek kobun muswaknatet ko nyumnyum ko kiiyan icheget noton ak kiit kora ko matatyan kobete biik rbaishek en muswaknatet nebo kasari, so konoto kora nakiyai biik koyan.

Ele kigowalda boisietab rabishek kobun simoit, ole boisioito rabishek biikab Kisumu ko netai ko kigonyumnyum icheket ole boisiotoi icheget rabishek en simoit, en orani; netai: ndo yon komi chi en Kisumu nemoche koyoki tilyanutik kwak koroisi kot mising amun chile kityok simoit ak koyoki icheget. Ma lazima kwo bengit anan ma lazima koipchi chichotet physically nebo oeng ko en bikab Kisumu yon moche koalchige kiit age tugul en tuget nemiten yoto anan en tuget nemiten soet koroisi kot mising amun liponi kityo icheget koboisiein rabishek kobun simoit. Nebo somok i , ko kigobos kora ngalekab chorset ab rabishek en biikab Kisumu amun yon rabinik che mi simoit kouiy kechor kosir rabishek chemiten eut. Rabishek chemite eut koimuch inyoru magoraek en olon ak kochorenin. lakini chemiten simoit ii kouiy imete agot kora chito, uiy imete, mou chon komiten eut, imuch kochibityo en eut kitin kobetyo. So yondon ele kigowalda bosiietab rabishek kobun simoit en bikab Kisumu.

Ole agonortoi rabishek en M-Pesa ko mi konyil somok, netai amuche kityo onde rabishek choton M-Pesa ago moboisien kong'et kityo en M-Pesa yoton ko kaakonor kora en yoton. Nebo oeng ko mi kiit ne kekuren M-Shwari, amuche rabishek chon kamamoche aboisien en sait noton en simoit i, amuche asibto koba M-Shwari. Ko M-Shawri inito ko konori rabishek ak kityo kkora amuch easomen rabishek yoton. Atesetai akonoren rabishek i, kowendi barakyat rabishek che amuche asom en yoton. Nebo somok komi kora , KCB M-Pesa ko niton kora ko product nebo KCB ak Safaricom, neimuche chito ikoneren rabishek che koto M-Pesa, ago yetes kora en yooton kotesun kora rabishek che imuche isom. Age kora komi fixed deposit account anan fixed savings account en M-Pesa neimuche iger rabishek choton chemeboisien, imuche iker en yoton en kasarta nekemach, ngo ko arawek lo anan kenyit age. Ko choton ortinwek che mauche agonoren rabishek en M-Pesa.

Uiynwek che abune yon atieme ocher rabishek en account nebo Airtel Money kochang', netai kot mising ko yoton ole kicherunen rabisiek uiy asikenyor tugoshek che imuche icherunen rabishek en AirtEL Money, mou M-Pesa chemiten en oldo tugul. So konoton kot mising tabut, yoche awo ngele tugosiek che eechen asionyor tugosiek chuton chebo Airtel Money, ago noton inoboisien awendi ko aboisien rabishek so ko korobet rabishek. Ak kit age kora ko sait age komomi network so agot ndenyoru tuget imoe icheru kobet network ko choton uiynwek mising che onyoru yon amoche ocher rabishek kobun account nebo Airtel Money.

Magutik sikoyat chito account nebo M-Pesa, ko netai konyolu kotinye chito kadit noton nebo Safaricom, nebo oeng konyolu kotinye chito kipandenyin anan nambait ab kipandenyin, tuguchoton oeng i, komuche koyat chito account nebo M-Pesa amun indo kityo inendet Sim Card simoit ak kwo komosoton nebo M-Pesa ak ngomiten yoton, kochil ole kole activate anan wezesha. Yeityo komuche konde inendet nambait nebo kipandet ak en yoton komuche koyatak account nenyin nebo M-Pesa. Ta ko kiran korejistan inendet lainit nenyinet ak Safaricom. Angot ko tomo koyoche korong korejistan lainit, ye karijistan any ii komuche konyokoyat account nebo M-Pesa ak kotesta any koboisien inendet M-Pesa ak tuguk tugul chemiten en M-Pesa kou koyokto rabishek, konyor rabishek, koboisien M-Shwari, koalishen, tuguchon tugul chon miten M-Pesa.

Olon iliponi rabishek ab karit kobun M-Pesa paybill ko kokwoutik che isubi ko chu: Netai iwendi yoton menu nebo M-Pesa ak ichil yoto kowegun che imuche ilewenen, so ilewen yoto nebo lipa na mpesa ak en orit yoton ilewene noton ne kole paybill yetiny yoton, kotebenin kolenchin paybill number inde en yoton paybill number ngo bore koinde kora, kotebenin account number inde kora en yoton account number ak yeityo kotebenin amount anan kole imoche ilipan siling ata inde rabishek choto kole imoche ilipan siling ata ak ye kerinde kole imoche ilipan siling ata kolenchin iyan ile imoche ilipan siling cheten kole iliponji account nekile choton che kende. Ko ngotko correct kounoton inde anyun nambaing'ung nebo siri nebo M-Pesa ye korinde kolipanak rabishek choto ak yeityo kowegun message noton neiboru kole karilipan rabishek choton, so imuche iborji message inoton chitab karit si koger kole karilipan. Choton ko kokwoutik che kisubi yon iliponi rabishek ab karit kobun M-Pesa paybill.

Yon metinye chito rabishek che yomotin en M-Pesa ak imoche iyoki tilyanutik kuk ko iwendi yoton olebo M-Pesa ak i opten in en M-Pesa fuliza ko en yoton kogonin overdraft yaani it is an overdraft facility so imuche iboishen rabishek kosir kiwango chetinye en M-Pesa . So kotinge kole tam itindoi rabinik che tyana en M-Pesa ko kogonin rabishek choto kotienge kole tam koata rabishek chetindoi en M-Pesa, ye kagonin rabishek choton imuch eanyun iyokte rabishek choton iyoki tilyanutiet ne kemoche. Yuton i ko koron kagiyogun rabishek anyun kobwa M-Pesa neng'ung'et ko ketile choto che kobo fuliza ye kagetil any ii kong'etun rabishek ccheguk ana ngotko moyome rabishek che kogiyogun kolipanenge ko togoyochin kora so nebo tun kende rabishjek M-Pesa anan kogiyogun, kotile tagokesta ge choton. Ye igesta ge itestai iboishen M-Pesa kou en kila ak kila.

Ole kiioityinodi magutik chebo rabishek en kasartab covid-19 ne kimokeyoe kasit ko en kasaraton ko kigotou mung'aret nekibo ngokenik. So kinabai ngokenikchu logo, ko kingobek arawek angwanu konam kolok icheget ak ye kingolok anyorunen maainik che kioldechini biik en kokwet kobakwam icheget anan kora kogochi ngokenikwak kogeny asikoik arek. Mung'aranito ko kimuch kogonon rabishek che kioboisien en kasartab kutiet ab taman ak sogol kit age kora ole kiioityindoi magutik chebo rabishek ko kimoboisien rabishek chebo eut. Kioboishen rabishek chebo simoit. Ki ondoi rabishek simoit M-Pesa ak ngomi kiy age tugul nekomoche alipan anan komoche ayoki chi, ayokini kobun simoit, kimoyokini kobun rabishek che kinome en eut.

kigotoretin kot mising konorwet ab rabishek kobun soet. AMu niton inakonoren rabishek soet komaiywei ole tos amete rabishek ingekerchin ak ndo yon koibote en eut anan onde mogubet so komoywei noton ole tos omete ko kiit netai nono. Kiit nebo oeng ko konon alipan tuguk en nyumnyumindo ngo komi kiy nekomoche aal ana alipan rabishek ab karit oliponi kityo en soet ago nyumnyum noto kosir ndo yon kotinye en eut. Kiit age kora kotoreton en ng'alekab change yon kolipani kiit oliboni kityo kotienge kole kasiling ata kiioto, mou ndo yon karabishek igo chebo eut che yoche tor acheng change anan kocheng chito ne aldewon change . Eiy achere biik che mengechen koboisie muswagnatet ab soeet kokonor rabishek amun niton koyae konyunyumit ole boisioto rabishek icheget. Imuche kokonor rabishek en oret nenyumnyum ak komuche koalen tuguk en oret ne nyumnyum. Achere kot mising ichek koboisien muswagnatet ab soeet kokonor rabishek.

Ole tam o koneren rabishek che koiywek che kogiwegu komi chupoit ne kiachob en taban irewono asiwerchin orit yoto. So yon kogiwekwon rabishek alak tugul che koiywek awirchini yoto asikotesak kityo pole pole . Eiy abwati ole tese en boisietab rabishek amun nonde kotuten tuten ii, ko kai kobegu arawet ko kachang'a ago imuche koyai kiy. Ngele konde ko siling mut, anan siling taman, anan siling tibtem kobegu arawet ko kagonyi agot mara bogol angwan. Ko choton bogol angwan amuche ayaen kiy nekaran. So ko ortinwek choton ele okonoren rabishek che koiywek che kogiwekwon. Anan sait age ndo yon komi kiy ne koyoche alipanen ana alen ii, amuche kora aalen komaboishen rabishek choton chemi soet, so ko chondon ole oboisiotoi .

Ortinwek cheyoe boisiet ab simoit en konoret ab rabishek konyumnyumit keityi bengit ne omiten ko icheju: YO kialinken simoinyun ak benginyun ko amuche oityi konorwenyun nemiten bengit aboisien simoinyun enuitugul ole amiten, so kou ngele en bengit ab KCB ko tinye app nenywanet kiguren KCB App ko en KCB App initon ko mauche aboisien en simoinyun en uitugul ole omi ak oityi konorwenyun noton nebo KCB ngo komoche ocher rabishek acheru anan komoche ande rabishek andei anan komoche alipanen kiy oliponi. NIton koyae konyumnyumit kot mising ole aboisiotoi rabishek kyuk chemiten konorwet ago niton ko karan kot mising.

Ole acherundoi rabishek komong en Paypal komauiy rahisi kot mising, kit ne oyoe ko awendi kityo achute orit komostab nebo Paypal account nenyunet nebo Paypal ak ogere rabishek choton chemiten. Haiya atil anendet ole omoe ochere rabishek che tyana kobwa account anan simoit nenyunet. So komiten kit nekeyoe imuche ituiye chito account Paypal neng'ung'et ak nambaing'ung nebo M-Pesa asiocher kityo rabishek kobwa M-Pesa nenyunet. So ko rabishek chemiten en Paypal komiten en dollaishek USD lakini ngobwone simoit nenyunet kobwone ko rabishek ab Kenya Kenya shillings. So ko miten komosta en soet ele kigituiyechi Paypal ak M-Pesa so mbore kocheru kityo en Paypal rabishek choton kobun lainit nondon ak konyikochut direct kobwa M-Pesa nenyunet. Ngomiten M-Pesa nenyunet amuche aboishen en or agetugul che komoche ngo komoe alipanen kit anan oyoki chito age anan aalen kiy, anan amuche kora ocher en M-Pesa ne negityin akoik rabishek che kanam en eut. So nondon oret ne acherunen rabishek che chuget chemiten Paypal.

Uinwek che nootin che abune yon konoren rabisiek simoit ko uinwek chebitu koyon iboisien ngele kou Aitel MOney ole momiten network kouiy inonoto mising memuche inyoru yon okoneren rabishek simoit. Aiyah uindo age, ko ndoyon kotinye rabishek en eut ak amoche agonoren en simoit koyoche aib agoi olemiten tuget nebo Airtle Money anan ko nebo M-Pesa asi ogochi chito noton nebo tuget asikondewon kobwa simoit kouindo nebo oeng nono ndoyon lo tuget ko uiy ole ondeitoi, uindo age ko iinakonoren rabishek simoit ko roisi ole aboisiotoi rabisheju amun otinye en simoit yuton en uitugul ole kowe koimuch inyoru chito tiemutik imach ial kiy anan ilipan kiy ago itinye rabishek en yoton koimuch ibosien rabishek chuton sait age tugul ngiyonchine ak rabishek che komiten konorwet ab benki netor komeboisien sait age tugul. So ko uindo ago kit kora nekaran so tienge chito ole iboisioitoi inye rabishek.

Eiy oyoni ole boisietab M-Pesa en libanet koribot kosir rabishek che kigere. Niton ko amun inalipan en M-Pesa komiten transaction code non konu M-Pesa, ko niton ko neverifaen transaction neyunet anan niton ko arorutiet neiboru iman kole kalipanen kiy ago ndo ot en betushek chemi tai kemoche kewekinge kele kigalipan iman anan melipan iman anan kigeboishen rabishek choton non komiten message inondon nombo M-Pesa koboru noton. Niton ko kaikai ingiyonyen ak ndoyon ka rabishek che kigere chemiten eut ole karon komomiten evidence kele kelipan iman anan melipan iman. Ko boisiet ab kora M-Pesa alipanen kiy ko amuche atracken ole olipondoitoi tuguk kyuk kosir ndo yon ka rabishek chebo eut che tor komakere. Lakini chebo M-Pesa ogere, amuche asib baadae ole oo kigalipan en betut kole, sait koteb kole, kigalipan rabishek cheu chu, koba yekile. Mau chebo eut cheimuche kout so ko karan mising boisiet ab M-Pesa kelipanen, ago ribot kosir rabishek che kigere.

Asichut chito univerisity ko tuguk che imokinige ko kiisir en tyemutik choton chebo form four anan KCSE ago en results choton chebo KCSE ko muche iyae kosit noton nemi univeristy . Haiya ago yoche kora ko kiriapplaen ak kegonin chomchinet ibeiyai kosit noton nemoche ibeiyai en univeristy. So kotko kiisir ago kirinyoru kosit nemoche iyai en university inoton ak iapplaen ak kiyonun iyai kosit noton kochoto kityo tuguk che imokinige asichut university miten tuguk alak inee kora kou kelipan rabishek anan school fees ko eeh chono koiliponi ak ipeitesta isoman chito en university .

Tuguk che kigere asinyoru pesendab HELB anan sikekonin chito scholarship ko chang kiit netai ne kikere ko financial ability nebo sigikuuk anan nebo chito neliponun rabishek kuk en sugul, angotko maimuche ke, koyoton kimuche kegonin toretet noton anan besendo noton nebo HELB anan ko scholarship kiit age kora ko sireng'ung ak kosit ne iyoe, angot ko isirot konyumnyum inyoru besenoto bo HELB. Aya ak kora ko en kosit noton ne iyoe, oyoni ole mi kosishek che igochin serkalit priority che choton komuche kogochi kipsomaninik che somani kosishek choton besendo en oret nebo nyumnyumindo nebo HELB asikobit kotoret ko encouragen kipsomaninik choton koyai kosishek choton. Anan ko asikomabet kipsomaninik cheyoe kosishek choton amun mara ko kosishek choton kotoreti mising en kanaptaet ab emet. Ko tuguk chondon che kegere asikobit konyor kipsomaniat besendo noton nebo HELB anan ko scholarship

Tomo obete rabishek kobun chorset ab rabiseik ab simoit ago ndo olon komi chito negobet rabishek inee kobun chorset ab simoit komuche koyai kokwoutik che isubi; Netai konuisie ngotko koboiisien Safaricom M-Pesa konoisie M-Pesa Safaricom kole kogobet inendet rabishek, anan kotko ko bengit konoisiie icheget. Kiit age kora neisubi ko imuche kotko kigalinken inendet konorwet nebo bengit ak simoit komuchi kotil linkenanoto ak kit age kora komuchi koreporten inendet en kap police age tugul ne negityin ak ichek asikobit ketoret.

Oret ne oboishen oyoki rabishek konyitenik chemi ga kosoito ko noton nebo simoit, aret ab M-Pesa amun niton ko nyumnyum misin so kiit ne oyoe ogere kityog rabishekyuk chemiten M-Pesa ngotko koyome ayoki ngotko moyome atese, ak oyoki icheget en M-Pesa ak kobakocher icheget en M-Pesa ne negityin ak ichek anan koboisien kora en simoit komiten M-Pesa enkiy age tugul nekomoche. Achome niton kot mising amun moyochon awo bengit ibo onde en bengit amuche oyoki kityo en uitugul ole omi agot omi konyun anan omi kasinyun anan omi uitugl ole omi amuche oyokto rabishek en sait age tugul. Ago kora machnag olyet nekiliponi kiyoktoen rabishek simoit machnag mising ingiyonyen ak ndo yon ke ibe rabishek choto ko inyendet.

Ngo atinye siling sosom, ko ole tos aboisioite rabisheju, ko ngele ami sugul ko kiit ne aboishen rabisheju ko siling tiptem aalen chaik ak chapati aam choton koik amitwogik ko siling taman nemiten barakiat aalen bundles kochuton ii ko siamuch achuten soet ak ayaen kiy age tugul nekomoche ayaen anan ak ang'alalen ak biik anan ak ager kiy nekomoche anyor en soet. So apchechini rabishek chuton siling sosom aam tuten en yoton ak en alak aalen communictaion means noton ko bundles amun tor en bundles ichuto amuche keng'alal ak biik ak amuche anyor tuguk che omokinige en soet, so ko karaboishen en ortinwek oeng ang'ole ak biik ak anyorunen tuguk che omokinige en soet irap agot aboishen kora en soet acheng'en rabishek alak.

Eiy iman mi kasarta nekikawal serkalit ab Kenya rabishek ago mi uinwek che kiiobun kingewal rabisheju, Netai ko kingowal rabisehk choton chekibo, miisng ko chekibo notishek chebo elibut ko kimi rabishek che kigonde uyan ko kimasib anyoru, tun anoru en kasarta kole ko kigosir kasarta nekibo kewekta rabishek choto, kimotkiyoni keboishen so apotezan en yono. En oret age kora ko kingewal chuton ko kitom konam konda rabishek chu mpya kitogomi metinyun rabishek chukibo keny. So ko kimoe ko uiy korong kimeten ne kinanam kou nimanam rabishek che rabishek iney. Kiionyiny icheju ki tai agot nuni kora ot ngele kou notit noton nebo elibut ko chubo nguni kouwon unemonye elibut iney uwon kianyiny elibut nekibo kasari kinye kigaran kot mising noton.

Uinwek che ibunei yon indei rabishek account neng'ung nebo M-Pesa ko loindab tuget ab M-Pesa kotienge ak ole amiten. Angot ko loo tuget ab M-Pesa en ole omi ko ibe kasarta asiait tuget yoton asibakewal ogochi rabishek che otinye en eut chito noton nemiten M-Pesa asikondewon account nenyunet nebo M-Pesa. Nondon kouindo neo mising yon omoche onde rabishek M-Pesa anibuch ko motomi uiindo age amun yoton ko roisi. Uindo kityo age ko ndoyon kotinye rabishek en eut ak omoche onde M-Pesa ago kamoibote kipandenyun koniton kotor koigu uindo amun ng'atutik chemiten nguni en M-Pesa kosindoi chito rabishek koyoche kogeibote kipandet. So kondoyon moibote ko uindo nebitu kora niton.

Kelchinet ab kasitab sonoek en kwonyik che Masaaek ak ole tononjindo ge ano tononjinetabge en rabisiek ko inoni, kwonyik ab Masaaek che chobe sonoek ak koalda icheget sonoek konyoru kelchin neo mising amun sonoechuju ko kigonyor chametab neo en emoni agot en toek kora kiprutoinik chebunu komoswek ab sang che rutechin emoni bo Kenya. Chome icheget kot mising ago ole icheget. Ko yeal icheget konyoru icheget kelchinet neo nebo rabishek. Niton ii kotinye ak tononjinet ab gee en rabishek financial independence amun ye nyor kwonyichuto rabinichu kotor ko kagonyorjige oret ne nyorunen rabishek kwak ak oret ne imuche koalchige anan koyochi ge icheget kiy age tugul nemoche. So kotoreti ichek mising en tononjinenywan bo gee nebo rabishek. Ak kokanapta kora sobenywan en atkai tugul.

Olon obongoni awalawal minutik en mbar ko tuguk che ogere ko inoni: Netai ko kasarta, kasarta ainon ne omoche awal. Ak nebo oeng ogere kora ale olyet ab minutik che omine che miten en mbar, kole ochon che anyorunen kelchinet neo. So kounoto awole minutikyuk awole omine choton che konon kelchin neo. Kit age kora ne ogere ko kosubge ak kasit nemoe keyochi minutichuto ak kotienge kole anyorundoitoi ano biik che yochin kasinoto so angot ko mokinge kasit neo ago moni biik che yochin kasit noton neo, komomine choto, lakini angot ko miten biik amine choto. So ko tugun cheu chono che ogere nobongoni awal minutikyuk en mbar.

Eiy iman en Kenya komiten mung'arosiek che terter che imuche inaam. Ak mi kelchinet neo en ngoroik, nitonko amun en emoni bo Kenya komi ndonyo neo en tanit age tuugl nekewe nebo ngoroik. Ngoroik chuton chu kiguren second hand anan ko mitumba ko ale biik che chang kot mising amun ii chemung'arainik choton ch eiu en emotinwek chbeo sang koibunen rabishek che mi ng'weny ago tor konyikwoldo kora komuche ichek koaldaen olyet nemomi barak mising ago chome biik choton ago abakora kora konan konyorchinge biik ngoroik che quality anan ingoroik che kororon so koyoton, mi chamet neo en biik koal ngoroikchuton. Ago kiit age kora age ko ngoichuto ko masomisegitu. Mou ndo yon kealdai chito tuguk che wechokse ngobur en tuget komakialda. Imuche kobur ngoroik agot arawek che chnag agot arawek mut araweklo komealda en tuget komi tuget ago mosomisegitu icheget, so ko kelchinet kora nono.

Tinye kelchin kot mising korik ab selele chebo kasari ingekerchin ak chu kibo keny. Anan ot ingetem ole yatat. Niton ko amun korik ab selele ko imuche iregulaten temindet conditions chemiten orit en korichuton. Kou netai ko beek che mokinge minutiik che kemin en orit imuche ibimonchi kole beek che tyana. Agot kora burkeiyet ak asista nemokinge, imuche ibimonchi kole nyoru burkeiyet netyan. Niton koyae rurutikuk koba barak mising. Ago toreti kora mising eng kosorwek chon yamaat emet anan kasartab kemeut. Ole mobendi koevaporeteni beek che kende en mbar yoton. Kiit kora age kobosokse mianwogik che tos konam minutik che kemin en orit eng korik ab selele amun i, terotin minutik chuto eng oln tugul chan kagimin en ole yatat. Inimin minutik eng ole yatat koimuch konam mianwogik che terter amun mi ole yatat, ak kora ndoyon kamakomi robta ko potesoni icheget beek che chang ago yoche inage beek che chang mising che iwasteni. So karan kot mising korik ab selele chebo kasari.

Amune sikoloche kipsomaninik ngoroik chetoponotin en sugul anan ngoroik choton uniform ko amunee mising ko sikokergeitun icheget. Yaani asingomiten kipsomaninik sugul ko kerge tugul momi kipsomaniat ne togu kalach ge soiti kosindan ingo. Niton ko amun terter komoswek che bunu kipsomaninik ago tinye sigikwak kamuget ne terterchin. Lakini agot ngandan yobu kounoto ko terter ii kotor ko tuguk che nyokosomoni en kilasishekkwak che kinete ko kiit ne kerge. So ko oret agenge nekiyoe kele kogichop kergeinoto kokimoki ichget kolach ngoroik chetoponotin choton ko uniform choton ngomi en uiy tugul ole me ko kere ge ko kerge ichek tugul ago kiisto kobwotutik alak che ter amun miten kokerge en kalagutik.

Kiit nekimokinenin asinyoru chito lesenit ab ketet ab karit en NTSA, ko netai ko yoche ko kirisomonchi ketet ab karit niton koyoche ko kiriwe chito driving school ak kinetin ole kigetito karit. Ago kogeny koyoche inai kole karit ainon kabilet ainon ne kiipeisomanji inai iget. Angot ko karisiek chon mengechen anan che matatoishek che imutate biik kiprutoinik anan lorishek chon yechen che loote mosiget. Koyon keritar kouniton ak iguye, iwendi chito NTSA anan ole kigonin testi keger iman kot ingen ole kigetito karishek chooto. Ko yesir chito anyun ii, ilipan choto rabishek che kichopen lesening'ung anan nebo iget karit ak iapplaen ak kogonin NTSA lesenit noton nebo iget karit. INome koorong kogonin temporary license ak baadae kogonin license. Choton tuguk che kemokinge asinyoru lsenit ab ketet ab karit en NTSA.

Ingiboisien keturek en minset inyoru walutik che kororon mising. Yani tesokse rurutik en mbareng'ung. Niton ko amun keturek ko kororn katoltolywek che choton natural chebo kotoreti kot mising ng'ung'nyek che kuget ago kochin minutik chekuget nutrients choton che mokinge ak korib itondab ng'ung'unyekug en mbar. huton ko karon kotesokse rurutikuk. Ak kit age kogeny ko rurutik che inyoru, ko chon kilelen organic yaani motinye chemicals alak tugul. So ko rurutik chuton kora konyoru olyet nemi barak amun en nguni ko kiy agetugul ne organic kotinye olyet nemi barakyat kosir chon kogiboisien chemicals kechobe . Kou ngele katoltoleiywek ab kasari chetinye chemicals so karan misng ngeboisien keturek en temisiet. Nyolu temik che chang kogilchige koyai niton.

Kiit neyoe kowalak rabishek en laaet ab biik aken karisiek ab loiset ak pikipikiishek, ko tienge kasorwek ak saichek kole saishek achon, kou en kasarwek chon miten sherehe che chang, ngele kou December inyoru komiten barakyat rabishek choton che keliponi niton ko amun chang kiprutoinik en kasaraton ago tuten karishek. so koyoe noton kochang rabishek che keliponi en kasarwek alak kora ko mara koyote lagokab sugul sugul, ko nito kora koyae rabishek che kiliponi koba barakyat. Kasarwek alak anyunole momitenkiprutoinik che chang, ko tutekinitu rabishek che keliponi bose icheget rabishek chekilopin karisiek, agot kora pikipikishek. Kiit kora age kotienge icheget che ketote karishek ak pikipikisiek, imuch konde barakyat beinywan anan konde ng'weny. Ki kora age ko olyet ab mwanik, amun karisheju ak pikipikisiek chu koboisien mwanik. Nkwo barakiat olyet ab mwanik kwendi barakiat rabinik che keliponi, ngonyo ng'weny olyet ab mwanik, konyone ng'weny ak inee rabishek che keliponi, so ko tuguchondon che yoe kowalak rabinik ab laetab biik en karisiek ak looiset en pikipikiisiek.

kirasir biik kotoreton en mbarenyuna ago obwote ole kirotogosu sobenywan kobun kasinoto. Yon mi kasit ne kokiyoe en mbarenyun ii, ngele kou kebol biasinik asire biik kobwa konyokotoreton en bolunonikano nikobo biasinik. Yeityo ye kogebolu tuugl kigesu aliponji icheget rabinik che kogikeyonjine kole siling ata. Ak kora amuche abutyi anan aromchi icheget biasinik tuten kole asibakwam icheget. So oleabwotyini ole kirotokosunde sobenywan ko amu en yoton ko karalipan icheget, konyor rabishek che imuche kobakoalchinenge tuguk choton che komokinge anan tuguk che kamagotinye. Ak kora ko kangoib biasinik chugan ibakwam konyor tuguk chebokwome icheget ak lagokkywak. So ko en yondo ko kagonyor amitwogik akkonyor rabishek. Ayoni ole en ortinwek chondon ko kirokonobu sobenywan.

En orowek lo chekogoba ko kogobosok olyet ab moshinisiek ab mbar. Niton ii, cheu ngele terektaishek anan ko harvesterishek anan ko moshinisiek alak tugul cheu ot pump irrigation en mbar ko kokwo ng'weny beinywan. Niton ii ko amun tesetai kwendi ng'weny rabishek chekeboishen kechob moshinisiek chuto. So kosibge ak noto wendi ng'weny production cost ii, ko wendi ng'weny agine kora olyet ne keoldechinen temik. Kit age kora ko miten subsidies choton chebo serkalit che toreti komosato asikokanapta temisiet konyoo barakyat. Ko tuguk chondon che you moshinisiek ab mbar kwo ng'weny en beit. Ago niton kowendi kogimite anan kogile kobotisiet ak kotes rurutik che chobe temik en mbarenikwak, ak niton kotoreti emet asikonyor kiit nekiguren food security